Ka idwa pidho kiukamba, to inyiewo kodhi. Koro kodhi minyiewo no inyalo loso sidbed kamoro to ipidho gie, katinya pidho gi e dala ni kanyo. Koro kipidhogi to we gitiek jumbe ariyo kata jumbe ang'wen kanyo. Koro kanyo yudo ka gisebedo, koro kanyo yudo ka gise bedo. Koro puodho kama idwa pidho gie cha be nyaki ik maber. To lo mipidho gi, kik obed lo ma kiolo pi to pi pong' gi malo, kano pi mang'eny. Kata kiolo pi to pi muonyore piyo piyo dhi piny, nyaki ket gi e lo moro ma ok oyie pi dhi te be ok oyie pi gudre e ewiye kanyo ni pi dhiek. To oketo pi moro matin moromo ne moromo kiukamba dongo godo. Koro kochopo sa pitho kise kunyo bugo to kiukamba manikete sidbed kande mose dongo kande, pidhi. Tipidhe iume gi lo mochop e kore, kik iume te we ochop e kore. Koro ka ipidho gi, nyaki ing'i ni e kind gi iweyo ne gi thuolo. Iweyo ne gi thuolo, ok marach ahinya iweyo negi thuolo matin matin minyalo wuothe igi. To nitiere kodhi mar kikamba ma laore e lo, koro ma lak e lo no ento nyakiwene thuolo malach. Koro ne malawore e lo, kose chako dongo mochako lawore, tichwoyo ne kete kete kete mondisire godo. Mondolawre go e kede go ma samogolo koro michamo no, toyudo ka okonyal tow. Koro bang' jumbe ariyo ka jumbe ariyo, iketo ne mbolea mar Nitrogen mondo okonye e dongo piyo piyo. Pi bendi olo ne to kik iol mang'eny ma dhiegi. To kineno ka osechako chiek, to ipone ma piyo ma piyo, ipone kakochiek e kakipone mondo owe thuolo moko bende odongi.

kido mar olemo mar mapera mahero e ni en olemo mamit kabisa kendo tich ne bende ok tek kata mana pidhe ok tek ok odwar rit moro ma idwa rite idwa do tiende idwa ketne mbolea eka odongi ,idwa ng'iye. En olemo ma kisepidhe kamano to odongo mana kende, be ok inyal yudo ni ipidhe ma otho, en kaka odongo no e kaka odongo, to kosechiek en ni ,en inyalo chame kata mana ka, nitie mapera ma inyalo chamo kat kapod numu, ichame kamano inyalo muode, to kosechiek kamae ichame nyaka gi pote, iluoko mana ngeye no to ichako chame kamano kasto ok odik lak kaka thoth olemo kaka mananas maembe machungwa ndim ,en ok odik lak, en kaka ichame gi opoko no be omiyi tich mayot seche moko be ok inyal muodo kothe ,ng'eye no ema injako anjaka kamano injako to imuonyo ngili, to kihero tinyalo muode gi kothe kamano, koro kite ma ahero en ni en olemo mamit to oonge gi tich matek lak bende ok odiki kata ichame mang'eny manade, kasto bende oyiengo ji.

E aluorana ipidho oganda eyo machal koda mae ,ipidhe ga tieng' diriyo ,nitie ma ipidho ka oduma osegolo ite ariyo kata adek, nitie bende ma ipidho ka oduma ipidho, koro mipidhi kipimo oduma ,chieng' mi dhi pith oduma no iyudo ka puodho nosepur ler, koro ibiro inuoye tipidho oduma ,koro ng'ama dhi keto oganda cha mondo gokinyi to kiro e puodho kapok ochak pur, okikoro okiro okiro e puodho obayapo obayo obayo oganda e puodho te ,koro seche ma ipuro cha iiko oganda to ipidho oduma ,iiko oganda tipidho oduma ,iiko oganda tipidho oduma, to mano nyalo yudo ka seche moko ka oduma osedongo go ganda nitie kuonde moganda odhigore kuond moko oganda onge ,jomoko bende pidhe e yo machalo koda mae, ka gisepidho oduma mogolo ite ne ariyo kata adek koro kobiro gi kodhi mag oganda, iyudo ka oluomo luomo oluomo oluomo nikech oduma opidh e laini to owe thuolo e kind laini gi laini, koro e kinde kanyo ema iyudo ka opidho opidho opidho oganda nyaka oko ,koro iyudo ka laini ni oganda laini ni oduma, laini ni oduma laini ni oduma, to gidongo miyudo ka oduma chiek to we oganda e puodho